Andũ thikũ ici magĩtua macani, macokete kũnyitanĩra magatua me hamwe, kambuni gwa kambuni cikagũra macini. Macini ĩkamateithia kũruta wĩra ũcio. No itũra-inĩ ta ritũ tondũ andũ nĩ a ũrĩmi wa tũĩka tũnini tũmigũnda nĩ tũnini, manyitanagĩra magatua, kĩndũ metaga ngwatio. Ũcio nĩguo wĩra ũrĩa marutaga.

Njĩra njega ya ũrĩithia wa ngũkũ, nĩ gũtiga gũcirekereria nja ciũrũre ciĩyethere. Mũndũ ake kĩũmba kĩega kĩnini, gĩtarĩ na ũhoro wa kũhurahuria mũno, ũciakĩre tũmĩharatĩ twa kũrĩagĩra na hakũrekeria, ĩkorwo itarĩ na gũtembea kũingĩ ũguo, nĩgetha ikahota gũkũhe matumbĩ maingĩ, okorwo nĩ ya nyama ĩkuhe nyama njega na nyama nyingĩ.

Nĩndũmagĩra irio cia Dairy Meal, na Layers na Maize Germ ngatukania, hamwe ciothe, icio nĩcio heaga ngũkũ ciakũa, cigakorũo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, igakorũo ciĩ nditũ, matumbĩ cikahe maingĩ cititĩragĩria cirekagia o mũthenya o mũthenya. Irio icio nĩcindeithagia mũno mũno mũno mũno. Kuoguo, icio nĩcio irio iria niĩ ndũmagĩra, na ngona ciĩ na maciario mega. Tondũ onokorũo nĩ ngũkũ, ĩyo, onokorũo nĩ ya gĩcenji, nĩĩheaga ndatua kũmĩthinja ĩkoragũo na ũritu mwega na nyama njega. Ti noru na ti hĩnju, nyama njega njigananĩru, na matumbĩ ndĩkoragũo ĩkĩaga.

Irio iria njega niĩ nyonaga ciĩ njega nĩ growers mash ũtukanie na dairy meal, na ũgaciethagĩra mahuti ta manyeni ũguo, maria ũgacihe kũu ũguo. Icio nĩ nyonaga ciĩ njega mũno na ngũkũ cia nyama.

Ngũkũ cia kũrekia nja wagĩrĩirwo nĩgetha ũkarogota matumbĩ mothe rĩ, ũtigĩrĩre kũrĩa ũracirekia ti kũndũ kwĩ na gĩthaka kana kũndũ kwĩhithĩte kwĩ na gĩko, ũtigĩrĩre nĩ kũndũ gũtheru kũndũ kwaraganu wega. Na ciarekia matumbĩ ũgatiga kũrogota mothe, ũgatigagia ta merĩ kana matatũ ũguo nĩgetha citigatinde cigĩcenjacenjia harĩ cirarekeria, na ũguo nĩgũgũteithia nĩ ũrĩrogotaga matumbĩ mothe igana kwa igana.